kony mayudo e ecitizen en kaka jaso kalatas kata licence mar riembo gari. Anyalo yudo otas mar passport .Anyalo yudo KRA mano mar solo osuru anyalo yudo otas kata license mar business. Anyalo yudo otas mar kendruok , anyalo yudo otas mar ID kendo gik moko mang'eny kaka mag goyo kura

Amosi ni ber janyiewo. Sud machiegni mondo ausni gige duka. Auso gigi e bei mayot kendo gin gige duka mabeyobeyo minyalo hero. Ageno ni ibro nyiewo gik mang'eny kaluwore gi bei mayot kendo mogonyore maketo. Nengo gimoro amora nikae kendo abro nyisi kaka idwaro, sud machiegni.